mae en waru kaka wang'eye gi dhowa, sama ogole e puodho iyare mondo kik ng'ich make kata kik okethre ahinya nikech iyudo ni sama ogole epuodho ng'ich komake kata ka liet ahinya ogoye to okthre, koro ikete piny e lo kae mondo okung'e kata obed ndalo mang'eny, sama okunye piny kama a bende n miyo maricho ka bende nyalo ti kendo ,to kogolo gi owegi kaka kodhi mabet e iye kanyo sama oketo gi e iye kae bende ,iyudo ka rabuon gi bo ti mabe ahinya kata gi bo budho ka ok gi kethre nikech oket gi kama lo pod yome gi kuma pod chieng ong'e mang'eny ahinya .

Mae en tij pidho yien, sama koth chwe ndalo makoth chwe makoth ng'eny ahinya iyudo ka sirikal jachiwo chien kata ng'ato chiwre to golo yien ni odiochieng' ma kama kama, agombo ni wadhi wapidh yien e skunde marom kamae. Sama ji oromo tokelo riwruok kamoro achiel sama ji ogolo yien, bende ji yudo riwruok kata kelo alworawa bedo makare. Sama wadhi pidho yien bende nyaka wabed gi kama ipidhe, nyaka wabed gi pi machiegni ,nyaka waned gi rapur kata gi beti ma wabe watiyo godo sama wadhi pithe. Mae miyo ji riwre kamoro achiel kata sama oter ji e skunde, miyo nyithi skul ng'eyo ber kata rach mag pidho yien e alworawa. Sama wawuok wate to kelo riwruok moro kanyakla achiel mar jogweng' kata nyithi skul kamoro achiel. Ber pidho yien ahinya, omedo miyo alworawa bedo maler kata maber kata makare, makelo ndhadhu ne ng'ato.

Mae en tij plant operator, ji mang'eny ohete ahinya nikech ji matin ematime. Plant operator ng'eny jomatime, en jok mapuro ne ji kata jok maywayo ne ji pige gi tangi madongo dongo. Sama idwa timo tij plant operator nyaka ibedgi tinga tinga manie alworani, nyaka ibedgi puodho minyalo dhi puro ma ji neno tijeni. Ng'enygi time nikech en gima ji wacho ni en gi pesa ahinya, nyaka ibed be ng'ato mong'ere ahinya, ng'at ma tije be ler ma kiwuok dhi tiyo ne ng'ato, to oneno tiji, omor ahinya mar ndiki kata mar miyi thuolo mi idhi iti e puothe. Sami tiyo tijni, nyaka ibed ng'at ma bende otang' ahinya nikech ma en masin matiyo gi mahuta to bende kok ing'e riembe onyalo hinyi ahinya.

Waneno ji adek ka ochung' mkendo gin ekul. Gin eidala piny omakogi kendo giwuoro ahinya ka jamni ang'wen onindo piny e kul machalo kagima ngimagi nge kendo. Mae nyalo bedo ni chal nigituo kata ne gichamo gima ok owinjore kata ng'ato ne onegogi giduto kargi ang'wen ni. Ma en masira mokwako i dalani kendo en lit ahinya. Sama ipidho gimoro ni mondo okonyi, to ging'ielo ngimagi dichiel kikia ni to ang'o motimogi. Sama githo kama ka ok ing'e gima oimogi, onge ng'ama nyalo yie nyiewo ringe kata tiyo gi jamni nino kotedo mondo ocham. Mae iiko aika kaka gin ni.

mae en juand kata gunia mar naivas supermarket sama idhiye idhi nyiepo ,inyiewo mae iting'o godo giki minyiewo ,sama iduogo kode e ot bende ,inyalo tiyo kode e yore mang'eny sama in iwuon idhi e chiro ng'iewo gik moko kata inyalo kete gik moko manie odi maonge kama idwakete kaka chilo misetiyo godo inyalo loke kaka gima ikete chilo, ng'eny ji ohero kanogi ni gi tiyo godo e dhi go e chiro kuonde manie aluora gi, magi e konyowa kaka bege ma inyalo tinge gik mang'eny ahinya kendo sama ing'iewe kamae obudo ahinya ma ok okethre ka ong'e gima otima marach.

Mae en huduma centre, huduma centre en gir sirikal kendo okonyowa ahinya nikech omiyo gik moko bedo mayot ahinya, kaka kilalo kipande ma mari ok ochuno ni nyaka idog ka DC inyalo dhi huduma centre to ID ni bedo renewed kata iloso ni godo kuom seche piero ariyo ga ng'wen to obedo mo ikre, nitie gik mang'eny ma kidwa timo e huduma centre yot ahinya moloyo dhi manyo gi kata ei sirikal wegi ,huduma centre osekelo tich mang'eny obedo mayot kendo omiyo gik mang'eny timre e aluorawa makare nikech nikech gimoro amora midwa timo nie iye huduma centre kae.

Mae en vaccines mimiyo nyithindo sama pod gin e osuptal chieng' monyuolgi kata wawachni gin chanjo mi imi nyathi ndalo mapod odongo kapod en e bwo higni ariyo. Sama ok omi nyathi chanjogi, to iyudo ka ngimane kodongo ok bed ngima makare kendo tuoche mang'eny nyalo yude kapod otin sama pod odongo. Nyathi onego omi chanjo kaka owinjore kendo onge chanjo mora mora ma nyathi onego oba e dende. Sama oyudo chanjo bende obedo nyathi madongo ka fwondni ne chwe kendo ber ahinya kata obedo nyathi motegno kendo nyathi morikni kendo nyathi ma ngimane nikare. Chanjo bende konyo ahinya e geng'o gik mang'eny kaka polio, tuoche mang'eny kaka maleria, tuoche kaka typhoid. Sama nyathi oyudo chanjo bende ber ahinya ekit dende emomiyo wajiwo sirikal pile ka pile omed chulonwa gigi mondo gigi odonj e alworawa mondo wabed kodgi osiptendwa mondo kik gikos kata achiel.

Mae en tij registration kendo sama watime, iyudo ka jok madwaro tayo chenroni golo jok ma owuok e kembegi kata e duknigi to gikelogi machiegni gi ji to gibet kuma ji ntiere to ji biro gi gikgi kaka kipande to ng'ato ndikre mondo ong'ere kata ni en ng'a kata giki modwa ndiko piny ni e bwoye, to pichane bende ikawo mondo obed kaka ranyisi ni mae en ng'ane ng'ane.

Ma en tij kweno ma sirikal golo joge mondo ong'e ni ji ntie adi e pacho kata e piny marwa mar Kenyani. Sama sirikla ogole joge kakwano ji kata wawach gi dhongere ni census, sirikal dwa ng'eyo ni ot ka ot nitie ji adi, to gidogo giriwo ging'eni Kenya marwani oting'o ji adi kata milion adi mantiere e pinywani. Sama jogi owuok katiyo kama kendo gin giwegi giyudo tich magitimo mabende sirikal chulogi giyudo kaka gikonyre e kit ngimagi, sama sirikal ogolo joge kamae, ging'iyo ni wan ji ade, kendo kata ka kony owuok wanyalo yudo e yo makare.

Mae iluongo ni yudo pokni bang' tich, waneno ji ariyo kae kendo nitie ng'ama chiwo gi ng'ama kawo. Ng'ato achiel oyudo certificate kuom tije mosetimo makare kendo ma en puoch gi pak ma oyudo. Sama imiye ma, certificate makareni, nyiso kaka isetiyo tich maler kata isebet jalock kuom tich mane itimo kama ne itiye ka lworani bende neno tich maler, tich makare, osemiyi mich ma iyudo.

mae en kar lo kata wawach ni en od jopur, sama gidwa timo tijgi nyaka gibed gi chenro mag gi magipango ,kwa neno kae waneno ji ariyo momako gima waluongo go dhongere ni chat, sama gi ng'iyo gin giloso kaka gidwa bedo gi plan mar gi mar loso gik gi magi dwaro kendo miyo gibedo gi tich mayot kochopo ndalo mar gi mar wuok oko mar go tich.

Mae en kaka ranyisi manyisi yo midwa luwo kidhi kama idhiye. Sama iluwo kae, omiyi nying mar kama intieno ni en kanye, to en metres adi kata kilometres adi sama in e iye kanyo. Ng'enygi gijakonyo ahinya kilal kata kidwa ng'eyo ni alwora ma intieni en kar kanye to chalne chal nade. Magi gi dhongere waluongo ni guide points.

Ma en chenro mar sirikal magigolo ndikruok mari kata ng'eruok mari. Kata sama kaka koro warieyo dhi goyo ombulu ,ng'enyji madhiga ndikre mondo wayud gik ma wabotiyo godo kochopo ndalo mawagoyo ombulu. Sama okaw gigi kata indikruok indikri piny, miyi tich mayot kichopo kata ting'i ni nyingi nikanye, to idhi e room mane, kata kochopo ni en tich, details magoi bedo kamoro achiel ma nyiso ni kama kama ma en ng'ane, kama en kaka en to kama e kaka odhi tiyo kamae.

Mae en nyisruok kata ng'eruok, sama iwuok dhi timo chenro moro madwaro ni iwuog kata mondo ing'eri kata mondo inyisri, ng'eny ji mang'eny tiyo gi gimiluongo ni ID verification. Sama iwuok kidwa ng'eyo ni en ng'a, nyaka picha moro maki magolo suchi ni in ng'a, kendo sama ogolo kama, iyudo ka ng'eny gikmoko wuok kaka wawachni nyingi, namba mari mar kitambulisho, namba mari mar simu. Timbeni beyo kata timbeni rach, mano emomiyo tinde ng'eny ji matiyo kode oyudo thuolo mar rito kargi mar tich kendo iyudo ka tich yot sama watiyo gi gikmoko aina gi.

Mae en e-citizen. E-citizen osekonyowa ahinya kendo e-citizen wayudo chenro duto mag sirikal kaka kidwa manyo kitambulisho, kidwa manyo birth certificate, kidwa manyo details mag puothi, kidwa timo gimoro amora manie bwo sirikal, iyudo e yo mayot ei e-citizen. E-citizen osemiyo tije obedo mayot ahinya nikech ok ochuno ni nyaka idhi e kar sirikal e mondo iyud chenro duto midwa timo. Idonjo ka in gi ong'we yamo ma idonjo e e-ciizen, itimo gimoro amora ma idwaro timo ei kanyo, bang'e ioro, tiyudo ka message dwogoni e gimidwa timo cha, oselosre kendo nikare kendo in iwuon midwa tiye, omiyi tich mayot ahinya.

Mae en ofis kendo en ofis mar sirikal. Waneno mon ariyo kobet, achiel ndiko e buk moro mar sirikal moket ni kidonjo kanyo nyaka indikri ni en ang'o mibiro timo kata en ang'o midwaro e ofis mar sirikal. Sama gigi oket e alworawa miyowa tich mayot.

Mae en ranyisi, ranyisi makonyo ji man'ge kata nye'ge ji mondo 0nyisi ni idhi kanye to kama idhi eno bor ne chalnade. Saama iwouk idwaro dhi kamoroti ikia kamaidhie. kiyudo gigi ewang'yo ginyisi maber koni kiidhi borne chal kama kata kumiidwa dhieno ni koni kata koni. gisekonyo ji ahinyanikech iyudo kipenjo ng;ato to onyalo dwouki maracha mawang'o iyi .Nyaka ne kel gigi tich osebet mayot.

Mae en ranyisi manyisi ni kama intiereni iluongo kama kama, ng'eny ji tinde orwako tich mar thoro tiyo gi tich mar ndiko kata keto alama manyiso ni kae en kama kama, sama ng'eny ji tiyo bende giketo gik machalo kaka stima manyiso ler kata ka en gotieno to sama olielno onyisi ni kae en kama chalo kamae.

Mae en Huduma kenya, Huduma Kenya en chenro mar sirikal marwa, hudumani osemiyo tich obedo mayot e alworawa. Huduma centre ni kendo osekonyo ahinya e gik mang'eny ma idwa timo. Huduma centre bende osekelo ne ji yot e gik mang'eny ahinya manie bwo sirikal, kendo osemiyo tich obedo mayot ahinya kidwa timo gikmoko ok ochuni nyaka idhi maboyo boyo ahinya, inyalo manyo Huduma centre mani machiegni kodi, tidonjo, tikonyi to giki bedo e yo makare kaluwore kuom gi gik ma in owuon idwaro loso.

Mae en od bura kata od romo ma ji romo e iye, kka nigi gima gidwa timo kaka bedo gi bura kata puonjruok mora mora malure gi tich magin godo. Sama giromo e iye kae, nitie gik mang'eny magitiyo godo kaka wang' jowi manyiso gik magidwa puonjre kanyo. Sama girado e iye kanyo bende, nitie riwruok mabiro e iye kanyo kalure kuom paro ma ng'ato golo kagin e bura kata puonj ma ng'ato chiwo sama gin e bura kanyo. Sama gigi bende timre, iyudo ka nitiere ji mang'eny mayudo puonj mane ok ging'eyo kata makelo gi kamoro achiel kendo giriwo wigi kamoro achiel to giloso gimoro bedo achiel e yo achiel.

Ma en od romo kendo waneno ka wan gi ng'at achiel mapuonjo aluora kata gik mane iye kanyo kaka kik monego be ni timre kata kaka onego bed ni waluwo chak mane iye kae ,sama ng'ani puonjo kamae miyoji mang'eny mane ong'e gi lony kata ng'eyo gima onego bed ni gitimo giyugo koa kuom japuonj mapuonjo gi.

ji ariyo moherre kendo gin e wi mtoka kagikelo mor kata giwuoyo kuom tije magisetiye mang'eny to gikawo odiochienggi achiel ni gidhi giwinj kod gikwego chunygi kata giwinjgo maber kagiwuok oko mar yudo mor kaka joot. Sama gitimo mae bende riwogi kamoro achiel kendo miyo osiep manie kindgi bedo motegno kendo en gima nigi nengo ahinya e jodak modak kata e osiepe mogenre kata moritre achiel kata jomodak e ot achiel.

Kae nitie chiemo mopogore opogore nitie tong' nitie Kebab to nitie bende sausage. Sama idwa chamo chiemo ni nyaki dhi ir ja uso ming'iew gimi dwaro chamo kendo oloso ni godo maler kendo maber moket ne go kama one bed ni ichame, kihero inyalo chame e mbele kae kata imanyo kama ibete kata inyalo tinge idhi icham odi.

Mae en od ng'iewo mawa dendo ni supermarket kendo othoro yudore kama tich ng'enye kata awachni taonde madongo dongo ahinya ,ng'eny ji ohero nyiepo kuonde gi ahinya mae waneno nyako mantie supermarket kendo kae opango gike mag tich kendo opango maber mar ni ka ja nyiepo obiro to oyudo gimoro amora modwaro e line kata nie shelf kaka odwa kawe godo.

Ma en chenro mar mpesa mpesa osekonyo ahinya e ngima wa kendo osemiyo tich obedo mayot ahinya e gik mwatimo kendo omiyo wa yot ahinya ni inyalo oro pesa kamora mora ma intie ma ok ichandri gimanyo kata oro ng'ato mondo oterni kendo mpesa osemiyo pesa ji oseyudo yot mar kano pesa kata kungo pesa gi ka ok gidwa tiyo godo kata ko ok gidwar ting'o pesa owuon e ofuko, mpesa osebedo kaka bengo moro yore, sama itiyo gi mpesa bende imiyo gik mang'eny kaka in iwuon bedo ni mayot ahinya inyalo gocho ne ng'ato ka nitie kamoro kidwa oroe tichule gi mpesa ma miyi tich mayot kata iyudo ni samoro ionge gi pesa e lweti

Magi gin jok mapono majan, kendo gimiyo majan mobedo mayom kendo moseti moromo apona. Kagisepone kamae, gitere e kambi tipimo negi to ging'e ni gipono kilo adi, tichulogi kar majan magipono. Mae osemiyo rowere mang'eny kata jodongo mang'eny oyudo tich magitimo.